Ũyũ nĩ ũhandi wa mbembe kana nĩ ũrĩmi wa mbembe na ah, rũrĩrĩinĩ ruitũ rwa gĩkũyu mbembe ciko ciĩ cia bata nĩũndũ ngima nĩyo ĩkĩrĩagwo mũno na o ũrĩa tũkĩũĩ ngima ĩkiumĩte mũtu-inĩ na mũtu naguo ũgakiuma mbembe-inĩ. Na no tũkĩrĩithagia ngombe na mĩmera ĩno ĩrĩa yumanaga na mbembe nĩ ĩgĩtũmĩkaga mũno ta irio cia ngombe.

Ũyũ nĩ mũtambo wa bengi ũrĩa ũtũmĩkaga thimũ-inĩ na mũtambo ũyũ ndũrabatara gũthĩi bengi nĩguo ũũtũmĩre. No ũũtũmĩre o handũ o hothe harĩa ũrĩ, na mũtambo ũyũ ũteithagia mũndũ gũkĩrĩha kĩndũ, kana gũkĩruta mbia ciake iria ciĩ bengi-inĩ, agagĩcitũmĩra na mũtambo ũyũ nĩ ũtũmaga mũtũrĩre ũkorwo wĩ mũhũthũ mũno tondũ nĩ wakiona ndũrabatara gũtinda ũgĩthi bengi ũkĩruta mbia no ũcirute gũtũmira mũtambo ũyũ thimũ-inĩ yaku.

Rĩrĩ nĩ itunda na itunda rĩrĩ rĩkoragwo rĩrĩũmũ mũno. Na nĩguo ũhote gũkĩria itunda rĩrĩ no nginya wambe ũrĩatũre, nawarĩatũra thĩiniĩ nĩ ũkoraga rĩ na maaĩ, maaĩ macio no ũmanyue, ũcoke no ũtũmĩre gĩciko, ũkũrũte itunda rĩrĩ thĩiniĩ, wona wakũrũta itunda rĩu no ũkĩhote rĩũ gũkĩrĩa na gĩciko, no ũgĩthĩe itunda rĩrĩ ũrĩruge hamwe na mũcere.

Ũyũ nĩ mũtambo wa thimũ na mũtambo ũyũ wa thimũ, nĩ wa mbia, wĩtagwo M-Pesa na nĩũgũteithagia gũkĩmenya mbia iria ũgĩtũmĩrĩte kana ũgagĩtũmanĩra na nĩũgũĩkagĩra mathabu ma mbia ciaku, na rĩu ta haha no tũkĩone mwene mũtambo ũyũ mweri wa mũgwanja na wa ĩnana nĩguo agĩtũmĩra mbia iria nyingĩ mũno makĩria, ũkĩringithania na mĩeri ĩyo ĩngĩ.

Ĩno nĩ ngathĩti na ngathĩti ĩno ĩ na ũhoro, ah ũhoro ũrĩa ũkĩrĩ ngathĩtiinĩ ũrakiuga Koome nĩ mwehererie ũgitĩri na rĩrĩa ũkuona mũndũ kana mũruti wa wĩra wa thiriikari akĩehererio ũgitĩri, ũkoraga kaingĩ he ũndũ mũndũ ũcio ekĩte ũtarakenia thirikari, na thirikari ĩkĩenda kũmũheritia ĩkamwehereria indo ta ũgitĩri.

Haha he na andũ mĩthemba ĩrĩ, hena thigari na hena atongoria a bũrũri, na nĩta hena mũtambo wa, wa gĩthirikari ũragurũrio haha mũtambo ũrĩa ũrĩtũmikaga nĩ thĩgari, na mũthigri ũyũ kĩria arageria gũĩka nĩ kwerethera atongoria aya ũria mũtambo ũyũ ũrĩkĩrutaga wĩra na ũkĩrora ũria magĩthikĩrĩirie nĩ ta nĩ mũtambo ũgũkĩruta wĩra wega mũno.

Haha he na andũ, na andũ aya mahuana ta he kũndũ maragurũria na mũndũ ũyũ wĩ haha mbere ahuana ta arĩ mũtongoria. Mũtambo ũyũ ũragurũrio nĩ mũtambo wa gĩ-thirikari, na andũ aya othe mahuana ta andũ marĩrutaga wĩra na mũtambo ũyũ, kana nĩ andũ marĩrutithanagia wĩra na mũtambo ũyũ, na no tũgĩtue nĩ andũ arĩa magĩteithĩtie gũthondeka mũtambo ũyũ.

Aya nĩ agĩkũyũ na nĩ tũrakĩona haha nĩ magĩkĩrĩte nguo cia ũgĩkũyu, na mũndũ ũyũ ũramarĩria haha ahuana ta rĩ kũmabundithia aramabundithia ũrĩa maũndũ magĩkĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwa gĩkũyu, na bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ, ũndũ ũyũ nĩũgĩteithagia andũ gũgĩkorwo na ũmenyi wa ũrĩa maũndũ mabatiĩ gwĩkwo rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwa gĩkũyũ.

Aya nĩ atongoria a bũruri na kĩrĩa marakĩarĩrĩria haha tũgĩtuaga nĩ kĩndũ kia bata tondũ mathaa ma atongoria aya makoragwo me ma bata mũno. Ũguo matingĩgĩũka, matingĩkĩrehuo nĩ ũndũ mũnini haha, na mangĩkiaga kũiguithania ũndũ ũria ũmarehete haha nĩũkoraga he ũndũ wathũka bũrũriinĩ, ũndũ wa bata na makĩiguithania ũgagĩkora he ũndũ wakĩagĩra kogwo mĩcemanio ĩno ĩkoragwo ĩ ya bata mũno.

Ici nĩ kambĩini cia siasa cirenderea haha na ũngĩrora mũtongoria ũyũ nĩ ta mwende mũno nĩ andũ aya, kũringana na andũ arĩa othe makiumĩrĩte nĩrakĩonania andũ aya nĩ andũ makĩendete mũtongoria ũyũ, na marakĩoya mbica ciake, ũguo nĩ mũtongoria ũkĩũĩkaine, kana nĩ mũtongoria mwende mũno, na ũgũo marakĩoya moko mao nĩ ta maretĩkania na ũrĩa arakĩmera.

Rĩrĩa nguona igoti rĩrĩ rĩnene, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ, nĩkũrĩ macira mamwe maritũ, marĩa maremaga magoti marĩa manini gũkũ Kenya, na rĩrĩa macira maya mathikĩrĩrio nĩ magoti maya manini marema, marehagwo igoti-inĩ rĩrĩ. na nĩguo ũkĩhote kũrehe cira waku igoti-inĩ rĩrĩ ũgĩkoragwo ũtũmĩrĩte mbia nyingĩ mũno, na ũcio nĩguo ũgĩkoragwo wĩra wa igoti rĩrĩ.

Ũyũ nĩ mũtumia wĩtagwo Wangarĩ Maathai, na Wangarĩ Maathai nĩ akĩhurũkire, na rĩrĩa ari muoyo, gũtwĩkaga nĩ ahandire mĩtĩ makĩria ma mirioni ĩmwe, na nĩ ũndũ wa wendi wake wa mĩtĩ, andũ nĩ makĩmwendete mũno, na Maathai nĩ arũagĩrĩra mũno mĩtitũ ndĩgathũkangio, nĩ atetagĩra mĩtitũ nĩguo rĩera rĩa Kenya rĩtigathũke na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio andũ nĩ makĩendete Maathai mũno.

Mwako ũyũ kĩrĩa ũrangenia nĩ ũrĩa ũkĩgaĩtwo, nĩ ũndũ nyũmba ici ũrĩa ciakĩtwo, ciakĩtwo na njĩra ĩrĩa, nĩ nyingĩ no citiratũmĩra bathi nene na ngari o nacio harĩa cikĩigĩtwo kana harĩa cikĩgayĩirwo, nĩ hagae wega, ũndũ citangĩ tindĩkana kana cikare citarĩ na mũbango mwega.

ĩno nĩ thoda ĩrĩa yarĩ ya mbere biũ na, rĩrĩa nguona thoda ĩno kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ, gũkena, na, ndaona thoda ĩno nĩ njiguaga ndanyota mũno eeh ngakiuga okorwo ndĩna kanyama handũ kana eeh kamũgate handũ, na thoda ĩno ĩ hehu, no ngĩcirĩyanĩrie, ngĩigue wega mũno na njigue ndĩ mũndũ mũkenu.

Rĩrĩa ndona mũcoro ũyũ, nĩ ndirikanaga rĩrĩa ndarĩ mwana, ũrĩa twathakaga mũthako ũyũ. Na mũthako ũyũ ndwendaga maũndũ maingĩ, bata wĩna kahiga o kanini na nĩ ũĩ gũcora mũcoro ũyũ thĩ, no ũhote gũthaka ithako rĩrĩ, na ithako rĩrĩ nĩ rĩathakagwo nĩ airĩtu na tũmwana hamwe na rĩarĩ ithako o rĩega.